Kambũni ici nini cia kĩmbeca gũkũ bũrũri-inĩ, nĩiteithagia mũno makĩria arĩmi aya anini tondũ nĩimakombithagia mbia iria imateithagia kũgũra indo ta bataraitha, kũgũra indo ta mbegũ kũgũra indo ta thumu. iria ona mũno mũno makĩriaĩ kũmenyerere mĩgũnda yao mbegũ icio ci mĩgũnda, nĩgetha ikũre imarehere magetha mega. Rĩu mbegũ icio rĩu mbeca icio , nĩiteithagia arĩmi mũno makĩria tondũ matingĩaga gĩa kũrĩa ona matingĩaga kĩndũ mangĩendia makĩhingie mabataro mao mamũciĩ.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo minji. Minji tigũthondekwo ithondekwa, nĩkũhandwo ihandagwo na minji-rĩ, ũkĩenda kũhanda-rĩ, wambaga ũkaharĩrĩria mũgũnda waku kũeheria gĩko ko mũgũnda ũcio ũrahandĩte kĩndĩ kĩngĩ, ũgacoka gatema mĩtaro. Watema mĩtaro-rĩ, wĩkĩraga thumu, arabu ũkahanda minji ciaku mbegũ, mbegũ ya minji ciaku. Wacoka wa handa-rĩ, ũharagĩrĩria tũmĩtĩ, tũrĩa minji icio-rĩ cianeneha-rĩ cigatamba. Tũmĩtĩ na ndigi. Tondũ minji wona wareke cikũre cikomete nĩ ciagĩa ũhehu, minji icio nĩibuthaga. Rĩu nĩkĩo wĩkĩraga tũmĩtĩ na ndigi, nĩgetha itambe ho. Rĩu ũgacoka ũgaitĩrĩria maĩ, ũgĩeterere minji ciaku igĩkũre wega.

Kũigithia mbeca cia kũgitĩra kuumana na mogwati ũrĩmi-inĩ , cikoragwo citiganĩte na mogwati marĩa mangĩ nĩũndũ wĩigithĩtie mbeca icirĩ, nĩikoragwo atĩ onarĩrĩa atĩ itingĩtuĩka atĩ ciakũrĩra mbeca icio wĩigithĩtie ũkiringithania na na mogatwi marĩa mangĩ mangĩgũkora ũterĩgĩrĩire kana ũtatanyĩte. Mbeca icirĩ, itingĩthiĩ itingĩũrĩra wĩigithĩtie gũkĩra mogwati marĩa mangĩ mangĩgũkora ũrĩmi-inĩ.

Ũndũ ũyũ wĩtagwo gũciarithania mĩtĩ kana nginya nowe no ũciarithanie matunda, nĩgetha ũkinyanĩrie ũũĩ, mũndũ ambaga agecũhia mũtĩ ũmwe, ũkawecũhia, ũgacoka ũgecũhia ũyũ ũngĩ ũrenda gũciarithania kana no ĩkorwo ĩĩrĩ, ũkamĩecũhia, wa wamĩecuhiarĩ, na nonginya ũmĩecũhĩrie handũ hana, wamĩecũhiaĩ, ũ ũcokaga ũ ũkoya ĩno ĩ igũrũ ũkamĩoha igũ ũkamĩoha na ũyũ ũngĩ, ũkaigĩrĩra ũyũ mwena ũyũ, na ũcio ũngĩ mwena ũcio ũngĩ, ũgacoka yotheĩ ũkamĩoha na karatathi kanaironi nĩ getha ĩgĩkũre, ĩĩ.

ĩno nĩ, haha nĩ mũgũnda na ĩno nĩ greenhouse ndĩrona. Greenhouse nĩ ĩteithagĩrĩria mĩmera gũkũra wega na naihenya. Nĩgĩragĩrĩria mĩmera kumana na mogwati maingĩ nĩmo tũtambi, ũrugarĩ mũingĩ, heho nyingĩ nĩyo mbaa. ĩĩ, rĩu greenhouse nĩ ĩteithagĩrĩria mĩmera gũkũhe magetha mega na magacĩrĩru.

Rĩa mbere rĩrĩ nĩ irenge, na rĩa mbere kũrĩhanda ĩ, nĩ gatene we na hĩndĩ ĩyo kwarĩ na mbura nene mũno. Rĩu ndahanda marenge makwa rĩ, ndagĩetereire gũkĩmagetha no rĩu tondũ wa mbura nene, marenge mau mabuthire, mabuthire hakuhĩ mothe mangĩ ona matigĩciarire, ĩĩ. Na no ũkore ona thutha ũcio rĩ, he hĩndĩ bandũ ndĩ ndahanda marenge mangĩ, no rĩngĩ mangĩ makĩũma, makĩũma ona ndiagethire ona kĩ.

Ĩĩ nĩkũrĩ na mĩthemba mĩthemba ngũrani ya kũheana ya ũheani wa mbeca cia ũrĩmi. ũmwe wao ũrĩ, arĩmi aingĩ nĩmatũmagĩrwo mbia nĩthirikari kana mĩgwonanio ya mĩhigo ya ũrĩmi nĩgetha makĩhote gũtungata ũrĩmi na nĩgetha ĩgĩthereme kana ĩgĩtumbũke.

Ĩĩ nĩndĩrona andũ aya nĩthara maranda,.Thara ũyũ ũrĩagwo nĩ mahiũ ta ng'ombe mbũri, ng'ondu ĩĩ ciothe. Na thara ũyũ, a , mũndũ ũyũ nĩndĩrona nĩenjete irima ĩĩ na ena gabanga nĩthara arahanda. Nahau mbaketi-inĩrĩ, nĩndĩrona enathumu, akĩrĩkia kũhandarĩ, ndegũgĩitĩrĩria thumu ũcio nĩgetha thara ũkĩmere.

Ũyũ nĩ ũreri wa njũkĩ ndĩrona haha na nĩgetha ũgĩkinyanĩrie rĩ, ũrabatara mĩatũ ũndũ wa mbere, nĩ ũrabatara mũgũnda ũgitĩrĩtwo wega nĩgetha gũkĩmenyerera aici matigagĩũkage kũiya ũkĩ, nĩ ũrabatara njũkĩ na nĩ ũrabatara nguo, nguo iria citũmĩkaga, iria mũndũ ekĩraga agĩthiĩ kũgetha ũkĩ. Na nĩ ũrabatara, rĩu mĩatũ ĩno rĩ, nĩ ũrĩ tũbaũ tũrĩa tũĩkĩragwo nyamũ ĩrĩa ĩtaga njũkĩ, ĩĩ.

Raiburarĩ icirĩ cirahũthĩra intanetirĩ, nĩ iteihagia mũno makĩria gĩthomo gũkũ Kenya, tondũ oũrĩa tũrathiĩ na mbere tekinoronjia ĩrathiĩ yabatĩrĩte, ta mũno, mũno, kũrĩ mbeũ njĩthĩrĩ, nĩ iratethia mũno mũndũ nginya kũmenya maũndũ marĩa marathiĩ na mbere, na mberee mabũrũri marĩa mangĩ, atĩ ona mũndũ noahote gũkinyĩra mabuku marĩa mabũrũri mangĩ marahũthĩra, me intanetinĩ, raiburarĩ ici nĩ irateithia mũndũ kwandandũka kĩmeciria, na nĩ irateithia mũndũ ona kwongerereka mathomo.

Ũndũ wa mbere ũyũ nĩũhandi wa indo ciĩtagwo cucumber na kimonimoni. Matunda mayarĩ, ũndũ wa mbere nĩgetha mũndũ amahanderĩ, mũndũ ambaga kũharĩrĩria mũgũnda. Hau ũrahandarĩ, tĩĩri ũciorĩ, mũndũ atukanagia, wambaga ũgatukania na thumu wega. wona watukaniarĩ ũkenja marima. Wenja marimarĩ, ũgacoka ũkahanda mbegũ igĩrĩ kana ithatũ, centimeter igĩrĩ kana ithatũ gũikũrũka. Wacoka wahandarĩ, ũgaitĩrĩria maĩ . Korwo nĩta nĩtaici ciagũtambarĩ, mũndũ ahandaa itingĩ nokoha ndigi o ũũ ciohetwo nĩgetha oũrĩa irakũrarĩ itikahutie thĩ nĩgetha matunda matigabuthe na matunda matikagĩe gĩko. ũgaikaraga ũgĩkĩraga bataraiza nĩgetha magĩkũre na magĩkinye makũgethwo.

Kĩhumo kĩnene kĩa mbecarĩ, nongorwo hembeca , ndĩraigithĩtie atĩ, atĩ ingĩgakinya atĩ hehĩndĩ ndĩrenda kwanjia ũrĩmirĩ, nĩcio ingĩhũthĩra , nĩme nacio. Kana he kĩndũ ndĩrakĩendirie kana nĩndĩ gabiacara kangĩ atĩ karehe mbeca nocihotithie atĩ ona ndenda kũrĩmarĩ, nohũthĩre mbeca icio kũrĩma. Kana icio cia ngomborĩ, nohoe mũrata akĩngombithie angĩkorwo nacio nĩgetha ngĩrĩnme. Kana ona he bengi cikombithagia andũ nĩgetha wakĩambia wakĩhandarĩ kana wakĩrĩma ũcoke wendie tũindo twakurĩ, nĩũkona mbeca cia gũcokia.

Ĩĩ mogwati nĩ maingĩ ũrĩmi-inĩ, no ũkorwo ũrĩmi-inĩ wa mahiũ kana wa mĩmera, ĩĩ, wothe nĩ ũrĩmi. ĩĩ no ũgitĩre mĩmera yaku kana ũigithie kĩgĩna atĩ ona gwathiĩ atĩa, mbeca ciaku itikũũrĩra cigũkorwo ci handũ hega. Kana ona mogwati mangĩgĩũka rĩ, nĩ kũrĩ ndawa, rĩu ta mĩmera-inĩ rĩ, no ũhũre ndawa, mĩmera ĩngĩhobanĩrio nĩ tũnyamũ ta tũtambi rĩ kana mbura nene, kana kĩ, twambe tũingĩre gwĩ tũtambi rĩ, no ũhũre ndawa kana, ĩĩ no ũcihũre ndawa nĩgetha ũkĩgitĩre kana ũkĩhonie. Mogwati ta mbura nene, riũa rĩnene nowake greenhouse. Greenhouse nĩ ĩteithagia mĩmera gũkũra ĩ njega, gũkũra naihenya na kũgitĩra nginya kwĩ mathĩna ta mau ma mbura nene, riũa rĩnene. Na kwĩ mahiũ rĩ, mahiũ makĩhobanĩrio nĩ tũtambi rĩ, mũndũ nĩ akĩhũraga ndawa nĩgetha tũgĩthire na mahiũ maku makĩhonoke.

Ĩĩ nĩ tũrona ĩno nĩ rosemary ĩnyitĩtwo nĩ mũndũ na nĩndĩrona nĩ hĩndĩ yarutwo nyũngũ-inĩ kana harĩa yambĩte kũhandwo nĩgetha ĩgĩtwarwo mũgũnda mũnene ĩkĩmerere kũu. Rosemary ĩno rĩ, nĩndĩrona ĩgũthiĩ, na nĩ ta mũgũnda nĩ mũharĩrĩrie tondũ rĩu yarutwo haha ĩgũthiĩ ĩhandwo.

Ĩĩ nĩ harĩ bata mũnene gũita thumu mũgũnda-inĩ, andũ aingĩ nĩ maitaga matahandĩte kana wakorwo wahanda. Thumu nĩ mwega nĩ ũteithagia mĩmera gũkũra, kũmĩhe irio iria irabatarĩka nĩgetha ĩkũre wega na ĩkĩrute magetha mega. Waga gũĩkĩrĩra kana kũhe mĩmera thumu, ĩgũkũra ĩtarĩ mĩmera mĩega kana mĩmera ĩtarĩ na hinya. No wekĩra thumu rĩ, tondũ thumu nĩ wongagĩrĩra mĩmera irio kana nĩ ũheaga mũmera irio na ĩgatũma ĩkũre wega.

irio ici nĩ ndĩrona nĩ nĩ mũkimo, wa minji, ngwĩciria nĩ wa minji, maa kwĩna nyama, na iguna, mũkimo ũyũrĩ, twambie na mũkimo wa minji, wambaga ũkahagĩra minji igatherũka, ona ũũ cigĩtherukagarĩ, nawe nĩ warũ ũrathiga, wona ciahĩarĩ, ũkekĩra warũ nacio itherũke, warũ cia therũka ciahiarĩ, wĩitagĩrĩra minji hau, ũkareke citherũke hanini, citherũke hanini, wona ciahiarĩ, kana cia therũka haninirĩ, ũgacikima, ũgakima warũ icio na minji icio, arabu ũgacoka ũgekĩra gacumbĩ, ũgacikima nginya ikagĩra ikahana mũkimo, wona mũkimo ũcio wahĩarĩ, ũga, ĩno nĩ nyama thĩe, ĩ ndũgũkĩgũrĩte nyama, woka nayo, ũkamba ũkamĩtherũkia, ũkametherũkia ohanini tu, wona ya therũkarĩ, ũgakĩoya gĩtũngũrũ gĩaku, na maguta maku, ũgagĩtinangia gĩkahĩa ũgekĩra nyama yaku, ĩgakĩhĩa, ĩgakĩhĩa, ĩgakĩhĩa, ũkamĩkunĩka na ũgekĩra gathubu kani, na nyanya, ũgagĩkĩra ngina nyanya.

Mũkenya wa mbere gũtuĩka mũtongoria wa bũrũri wa Kenya mwaka wa ngiri ikũmi na kenda mĩrongo ĩtandatũ na ĩtatũ rĩ, arĩ mzee Jomo Kenyatta. No rĩurĩ, ndambĩte gũtuĩka mũtongoria wa bũrũri, ambĩte gũtuĩka mũtongoria wa mĩgambo kana mũthamaki wa mĩgambo, hĩndĩ ĩyo nĩ thutha wa Kenya kũheo waathani waguo. No mzee Jomo Kenyatta rĩ, agĩtuĩkire mũthamaki wa bũrũri mwaka-inĩ wa ngiri ikũmi na kenda, mĩrongo ĩtandatũ na ĩna, hĩndĩ ĩyo nĩyo atuĩkire mũtongoria wa bũrũri.

Mũtigaire Dedan Kĩmathi, nĩ we ingiuga atĩ wagĩrĩirwo gũĩtwo atĩ mũtongoria wa kĩũteti mũnene. Tondũ nĩwe warĩ na wendo ũcio wa gũcokanĩrĩria rũrĩrĩ rũrũ, na ona nĩ endaga gũkorwo na thayũ na wĩra ũcokererie.

Wambere ingĩuga nĩ Kimani wa Matangi, ũrĩa nĩwe Gavana, wa wa, kauntĩ ĩno itũ ya Kiambu na nĩ nyonaga nĩ arĩ wendo na nĩ ekaga wĩra nĩathikagĩrĩria Wanjikũ, arĩa megũkũ na nĩ arutaga wĩra gwaka barabara, na maũndũ mangĩ maingĩ. Ũngĩ wa kerĩ nĩ Gathoni wa mũcoba, ũrĩa nĩ Mp wa gũkũ gwitũ Gĩthũngũri, ũrĩa nĩ ngoragwo ndĩmwete mũno tondũ nĩ ageragĩa ũrĩa angĩhota gũteithĩria aya andũ megũkũ thĩ, a Wanjiku, atĩ mateta mao nĩ amakinyagia kũu igũrũ na nĩ endaga, nĩ ekaga ũrĩa wothe akwenda, ekũhota nĩgetha akĩhote gũtũteithia.

Irio ici rĩ, nĩ ndĩrona nĩ ngima na ini. Ũrĩa cirĩagwo nĩ atĩ, mũndũ oyaga gĩciko, ũkarũma ngima, ũgacoka ũkarũma ini, ũgatanuka. Ũgacoka ũkameria. ĩni, ũgacokera o ũguo, ũguo, ũguo na ũguo nginya irio cigĩthira. Ũkarũma ngima, ũgacoka ũkarũma kani, ũgacoka ũkarĩa, ũkameria.

Ũrĩa warĩ mũbunge wa mbere ya gĩthurano arĩ Kago wa Lydia. Kago wa Lydia nĩwe warĩ mũbunge wa gĩthũngũri. No rĩu ndagĩcagũrirwo rĩngĩ tondũ ũrĩa ũkĩrĩ kuo rĩ, nĩ Gathoni wa Mũcomba, Kago wa Lydia arutire wĩra kuma mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na mũgwanja nginya ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ĩrĩ.

Ngucanio ici gatagatĩ wa bũrũri wa Uganda na bũrũri wa Kenya, wĩgiĩ gĩcigĩrĩra kĩa migingo, ndũkoragwo wĩ mĩe mwega kana wĩ mĩega ona hanini, tondũ ngucanio ĩ ngucanio icio no citũme mabũrũri mothe merĩ marehe mbara gatagatĩ yayo ĩrĩa ĩngĩtũma wĩitĩku wa thakame, ũrĩa tiwega ona hanini, woni wakwa nĩ atĩ ma ma mabũrũri maya merĩrĩ, mangĩũka hamwerĩ, ona mateithanie kana ona magayane gĩcigĩrĩra kĩu kĩa migingorĩ, no ehererie no yeherie ngucanio ĩno makoragwo nayo, ona ũtegi wa thamakarĩ, kana mbeca iria cionekaga kũrĩ ũteginĩ wa thamaki kũrĩ bũrũri-inĩ wa kenya na bũrũri wa ũganda, no ũthiĩ thĩ kũngĩkorwo na mbara kana ngucanio ici cingiaga gũthira, rĩu ona nonye, mawoni makwa nĩ atĩ ngucanio ici cingĩũka gũthira na moko maiguwanerĩ, kana ona magayanerĩ, nĩguo ĩngĩkorwo wega, nĩ getha nĩ getha gũtherema kwa mabũrũri mothe merĩ na nĩgetha mbeca icio marakĩgia kuma na ũtegi wa thamakirĩ ikĩmatethie.

Maũritũ marĩa ngeragĩra manene ma kĩmbeca nĩ atĩ rĩmwe mbeca nĩ ciagaga kana ikaaga kũigana. Rĩmwe nĩ ũrakĩenda ndawa ciakũhũra mĩmera nĩ ĩrũarire, na ndũrĩ mbeca. Rĩu ũkoraga mĩmera ĩyo ĩrũaraga ĩgagĩthira, tondũ ndũkĩrĩ mbeca, na ũgakorwo wathiĩ hathara handũ wa gũcokia mbeca iria wakĩhandire nacio. Maũndũ mangĩ nĩ atĩ o na mbeca ciaga, ũkoraga o na nĩ we ũrathiĩ hathara ũrĩmi-inĩ, ti mahiũ, ti mĩmera, wagi wa mbeca nĩ ũrehaga maũndũ manene mũno.

Ngwatanĩro ici cia arĩmi rĩ, rĩmwe nĩmaheagwo ũteithio, ũteithio nĩthirikari wakĩmbeca kana rĩmwe nĩmagĩũkaga hamwe magakĩarĩria arĩmi , magagĩtua matua atĩ nĩmarĩigithagia. Arĩmi nĩmarĩigithagia kĩgĩna, atĩ onamũrĩmi rĩmwe akĩaga mbecarĩ, noakĩoye ngombo kuuma, kumania na ngwatanĩro icio nĩgetha ikimũteithie ũrĩmiinĩ.

Haha nĩndĩrona hena waru nyũmithie, haha hena maembe na hena iriia, waru rĩ wambaga gũthĩga, wacithiga ũgacoka ũgacithambia, wacithambia rĩ, ũkaigĩrĩra maguta maku makĩhiũhahe, makĩhiuha rĩ ũkaiga waru citage maĩ, wona rĩũ ciaita rĩ namaguta mahiũha rĩ, ũgekĩra waru ciaku, igakĩruga kahora kahora nginya ũciruge ũrĩa ũkwenda, kĩigana kĩrĩa kũwenda kĩa waru kana irio iria ũkũhũna kana kĩrĩa bamĩrĩ ĩkũhũna, wona ciahĩrĩ ũgaciruta ũgaciĩkĩra thani kana ũgaciĩkĩra handũ cite maguta ,ũgacoka ũkoya iembe rĩaku, riembe rĩaku ũkarĩthambia wega, warĩthambia ũkarĩacuhia, wona warĩacuhia rĩ ũgacoka ũkarĩtinangia kathani kana ona kabakũri ta gaka, wona warĩtinangia ũgagĩkĩra kabakũri gaku maikare hau maembe maku, iria narĩo wĩkĩraga thaburia ũgekĩra iriia ũgakĩgwatia, ũkareka rĩtheruke, rĩtheruke maita maiga ona, wona rĩatherũka rĩ, ũkarĩkĩra ngirathi kana ũkarĩkĩra gĩkombe rĩetereire kũnyuo.

Irio ici hena iria, hena tũkeki na hena maembe. Niĩ nyambaga ngoya tũkeki, ngaruta kau karatathi ka igũrũ ngakĩamba ngarĩa na iriia, tũkeki twakwa wega, ngatũrĩa na karia gakwa. Wona twagĩthira rĩ, ngakĩoya maembe makwa ngarĩa na hũma. Ndacoka ndakĩrĩkia rĩ, ngagĩtwara thani riko.

ĩĩ motaro ma, kĩmbeca nĩ nyonaga tondũ kũrĩ andũ magĩtanaga, moĩkaine, magakĩmũtara, atĩ no wigĩthie na kugũra kamũgũnda, no wigithie, mbeca ciaku igĩciarane, kana no no ũkĩgũre kĩndũ, atĩ gĩaikaraga atĩ nĩ ũgakĩendia, ũkĩ ũkĩ ũkĩone mbia ciaku handũ cigĩikare handũ cikirĩte motungata makĩo, ũtaro ũcio nĩ ngĩonaga.

Nyambaga ngatherũkia mbembe na minji, no, ĩ, no ũtherũki ci hamwe kana, tondũ minji nĩ ikũhĩa ihenya kwĩ mbembe nĩ kũringana kana nĩ nyũmũ kana nĩ njũa rĩ, ngagĩtherũkia mbembe kando na na kĩrĩa na minji kando. Ndagĩcitherũkia cia kĩhĩa rĩ, ngakĩoya nyama yakwa ngamba o nayo ngakĩmĩtherũkia ndagĩka cigana ũna. Wona nayo ndamĩtherũkia yahĩa rĩ, ngoya gĩtũngũrũ gĩakwa na maguta, ngakaranga. Ngacoka ngoya nyanya, ngatinangia, ciahĩa rĩ, ngekĩra o na karati ciakwa, nĩ ngũcitinangĩtie, ngagĩciĩkĩra. Wona cia kĩhĩa rĩ, ngekĩra mbembe, aah, ngekĩra nyama yakwa. Nyama yakwa ĩgakarangĩka. Yagĩkarangĩka, ngekĩra mbembe na minji ciakwa, ngagĩcikaranga, ngekĩra maaĩ, ngagĩcitiga igatherũka na ngagĩkĩra gacumbĩ, ngeterera ihĩe.

Gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ rĩ, tũtirĩ twagĩa atongoria a ndini ya gĩithĩramu, a gĩcigo gĩkĩ, rĩu rĩ nndĩngĩkũĩra , no bũrũri-inĩ witũ rĩ, kwĩna anini ao a gĩithĩramu ta Ali Hassan Joho, kwĩna angĩ aingĩ, no gĩcigo-inĩ gitũ rĩ tũtirĩ na atongoria a ndini ya gĩithĩramu.

Ũyũ nĩ, ũyũ nĩ mũtongoria witũ wa bũrũri wa Kenya ũrĩa wĩ ho tha ici, etagwo mũtongoria William Samoei Ruto. Nĩ arutaga wĩra mwega gũkũ bũrũri-inĩ, gũtwakĩra mabara, gũtũakĩra nginya mathibitarĩ ta gũkũ gwitũ Gĩthũngũri, he hĩndĩ arokĩte gũkĩrehe indo, kana gũkĩhingũra thibitarĩ ĩrĩa ĩragĩakwo gũkũ. Nĩ mũtongoria ũratũtongoria wega na gũgĩmenyerera atĩ bũrũri nĩ ũrathiĩ na mbere ũrĩa gũtariĩ.

Ĩĩ haha hena sausage, iria, maembe na keki. Sausage ũngĩruga rĩ, mũndũ tondũ mũndũ aigagĩrĩra maguta, mahiũha ũgacikia, o ikahĩa ndagĩka nini ũgacoka ũgaciruta. Maembe ũkuoya ũthambie, ũthige arabu ũmatinangie wĩkĩre kabakũri. Iria, ũrĩtherũkie, ũrĩkĩre gathaburia ũrĩtherũkie, rĩahĩa rĩ, ũrĩkĩre gĩkombe. Nayo keki o nayo no ũmĩruge kana ũkĩgũre nduka-inĩ.

Ĩno ĩtagwo mĩanga. Mĩanga rĩ wamĩruta mĩgũnda wamĩgetha rĩ, wambaga ũgoka ũkamĩũa ngothi, wona wamĩũa rĩ, ũkamĩthambia wega arabu ũkamĩtherũkia. Wona wamĩtherũkia rĩ, ũkareke ĩhĩe wega, wona yahĩa rĩ, ũke ũmĩrute mũri ũcio ũkoragwo hau gatagatĩ, wona waũruta rĩ, rĩu no ũigĩrĩre tũmaguta, maguta o mahiũhe arabu mahiũha rĩ, mĩanga ĩno yaku ũgũtherũkĩtie rĩ, ũmĩikie maguta-inĩ ĩhĩe hanini nginya ĩgarũrũke rangi arabu wona yagarũrũka ũmĩrute ĩgũkorwo ĩ mĩhĩu.

Nĩ ndĩrona ngũkũ, coNda, na waru njikie maguta-inĩ, ngwoya hũma, njoye waru icio, ngatheca, ngaikia kanua, katanuka, ngarĩa, ndĩe, ndĩcirĩe, ndĩcirĩe, ndacoka njoye ngũkũ yakwa, ndĩmĩrĩe wega, ndĩmĩrĩe wega, ndĩmĩtarurange, ngĩrutaga tũmahĩndĩ, ndakĩrĩkia njige tũmahĩndĩ twakwa hau wega, ngĩoye gacoda, ngĩkunde ngĩnywe, ngĩigwe wega.

Ici ciĩtagwo cabaci. Cabaci rĩ, ũrĩa ũharagĩrĩria rĩ, wambaga ũkahiũha, ũkahiũhia tũmaĩ, wona wahiũhia ĩ kana marara rĩ, ũgekĩra mbĩcĩni yaku kana harĩa ũrakimĩra, ũgekĩra gacumbĩ kanini cukari na maguta ma kũruga. Ũgacoka ũgekĩra mũtu waku, no wĩkĩre mũtu wa hwaiti kana mũtu ũyũ ũngĩ wa ata. Rĩu rĩ, wona wekĩra rĩ, ũkande ũkande ũkande ũkande, wona wakanda ĩ mũtu waku wagĩra rĩ, ũgathondeka tũthiũrũrĩ na mũtu. Wona wagĩthondeka rĩ, ũige hau, wakie njiko yaku, wakia wĩigĩrĩre rũgĩo ũcoke ũgaragarie tũthiũrũrĩ twaku twa mĩtu. Wĩigĩrĩre, wĩigĩrĩre rũgĩo-inĩ ũkorwo nĩ rũhiũ wega ũgekĩra maguta, ĩĩ nginya ũkĩrugaga wega, ĩni.

Nĩ kũrĩ mĩhĩnga ĩtiganĩte ĩhutagia mũno wonekani wa ngombo cia ũrĩmi mũno mũno bengi-inĩ. Haha maroraga, bengi mũno maroraga mbeca iria ũkoragwo ũigithĩtie bengi-inĩ rĩ, bengi yaku rĩ, kana nĩ, nĩ cikinyanĩirie atĩ we kũheo ngombo. Mũno mũno rĩ, ko arĩmi, arĩmi aya anini rĩ, mũno mũno mũndũ ndagĩaga na mbeca nyingĩ atĩ ũrathiĩ kũigithia tondũ mabata nĩ maingĩ. Rĩu ũkoraga mũno mũno matikoragwo maigithĩtie mbia nyingĩ, rĩu ũgakora nĩ maraimwo ngombo cia kũrĩma, ngombo cia mbeca cia kũrĩma.

Ĩĩ nĩ kũrĩ mawatho makoniĩ mahũthĩro ma maĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mbura ĩ nini ta kauntĩ-inĩ ĩno rĩ, na maĩ marĩa, no kũndũ kũingĩ gũkũ nĩ gũkoragwo na maĩ ma irima. Rĩu andũ mũno mũno makĩria rĩ, rĩrĩa kwarĩte rĩ, andũ nĩ maitagĩrĩria tu maĩ irio manini mũno ĩ nĩgetha maĩ matigagĩthire mage ma kũhũthĩra. No rĩrĩ, mũno mũno mahinda-inĩ mau rĩ, mahandaga mĩmera ĩrĩa ĩtahũthĩraga maĩ mũno, ĩtendaga gũitĩrĩrio maĩ mũno nĩgetha gũkĩhota kũmenyerera maĩ mau manini ma kũhũthĩra na kĩĩ.

Ũndũ ũyũ wa kũrugaga na ngũ mũnomũno nĩ ũcenjetie gĩcigo-inĩ gitũ nĩũndũ maũndũ nĩ marathiĩ mokĩte merũ, tondũ kwĩna maũndũ maingĩ mokĩte. Kwĩna njĩra nyingĩ cia kũruga tiga kũhũthĩra ngũ, andũ nĩ mararuga na njiko, nĩgũokire ngaci, nĩ kũrĩ tũngĩ tũĩtagwo koko no nĩta ngaci. ĩĩ rĩu andũ aingĩ gĩcigo-inĩ gĩcigo-inĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ rĩ, matihũthagĩra ngũ mũno kũruga ta ũrĩa mahũthagĩra indo ta ngaci kana njiko. Ngũ cihũthagĩrwo rĩrĩa kũrarugwo irio nyingĩ na ti mũno.

Gũkũ gĩcigo-inĩ gitũ rĩ, nĩ gũkaga andũ matiganĩte ta NGO, gũka gũthomithia arĩmi ũhoro-inĩ wa kũrĩma indo, kũmenyerera mĩgũnda, kũiga mahiũ. ĩĩ nĩ mokaga gũthomithia andũ ũhoro wĩigiĩ ũrĩmi.

Gĩthomo gĩa kũhũrana na tũtambi nĩ gĩteithĩtie mũno mũno arĩmi tondũ arĩmi nĩ marahota kũmenya atĩ mĩmera yagũmĩrwo nĩ tũtambi tũtũ rĩ, nĩ ndawa irĩkũ mabatiĩ kũhũra kana nĩ ndawa irĩkũ mabatiĩ gũĩka. Kana ona kũgitĩra ũhoro wĩigiĩ tũtambi rĩ, arĩmi nĩ marathiĩ mamenyete na rĩu ona mĩmera nĩ ĩrathiĩ nĩ ĩraikara, nĩ ĩraikara mũno ĩtagũmĩirwo nĩ tũtambi tondũ arĩmi mena ũũgĩ ũcio wa kũmenya kũhũrana na tũtambi na kũmenya ũrĩa mangĩrigĩrĩria tũtambi.

ĩĩ haha nĩ ndĩrona nĩ waru, waru therũkĩe, waru ndungu, na waru nĩ, na waru ici nĩ gũkimwo irakimwo, hihi ngĩciria nĩ mũkimo irathondeka, kana nĩ waru ngime irathondeka iria ingĩrĩo na kĩndũ kĩngĩ, waru ici ciĩ nĩ cikwambĩte gũtherũkio nĩgetha rĩu cia kĩhĩa na nĩ gũkimwo iragĩkimwo.

Ici ciĩtagwo bhajia na ici nĩ waru. Waru ici rĩ, ciambaga, ũgũraga waru kana ũkenja waru, ũgacithiga, wona wacithiga rĩ, ũgacithambia wega. Wacithambia rĩ, ũkamba ũcitinangagia tũthiũrũrĩ, wacitinangia tũthiũrũrĩ rĩ, ũgacikaranga na nyanya na gĩtũngũrũ na ndania. Wacikaranga rĩ, ũkareka cihore na ũgũcikaranga ũndũ itegũkua. Wona ciahora rĩ, ũgũcoka ũigĩrĩre maguta pan-inĩ, ũreke mahiũhe ũcoke ũkoya waru icio ũgacikia hau maguta-inĩ ũgaciruga wega nginya cikahĩa ũgaciruta.

Irio cia mahiũ nĩ irĩ goro mũno kwambia na hau, atĩ nĩ irĩ goro mũno irio cia mahiũ. Na, ũkoraga arĩmi aya anini-rĩ, matihotaga matikoragwo na ũhoti wa kũgũra irio icio cia mahiũ, na nĩkĩo ũkoraga aingĩ ao marekagĩrĩria mahiũ mao makarĩa nja, tondũ matirĩ na ũhoti wa kũgũra irio cia irio cia mahiũ mao. Thirikari ingimateithia na gũkorwo makĩmahe irio kana kũheana irio cia burĩ kana kũnyihia marĩhi ma irio ici nĩgetha arĩmi othe rĩ, makĩhote kũgũra irio ici.

Haha nĩndĩrona nyũmba nene ĩna rũri rwa kĩama kĩa Jubilee. Ngũĩciria gũkũ nĩkuo andũ arĩa, makoragwo a kĩama kĩa Jubilee nĩkuo magĩcemanagia, na magekĩra mĩcemanio yao yothe gũkũ, na gũgĩtua matua ũrĩa megĩgũthiĩ nambere.

Haha nĩ ndĩrona thamaki ĩrugĩtwo wega na thubu. Wa mbere wona wagũra thamaki ĩno, ũkaga kwanja ũkamba ũkamĩtherũkia, wona watherũkia thamaki ĩ, ĩgakorwo yahĩa hĩa. Kana no ũmĩtherũkie kana ũke wambe ũmĩikie maguta-inĩ yũme. Wona weka ũguo rĩ, ũgakĩoya gĩtũngũrũ gĩaku, na maguta, na nyanya ũtinangitie na ndania na kĩĩ, ũkamba ũgekĩra gĩtũngũrũ na maguta mwaki-inĩ ũkaigĩrĩra thaburia-inĩ. Ciahĩa rĩ, ũgekĩra nyanya ciaku, nyanya cikahĩa wega cigathondeka gathubu kena cama na ũgekĩra gacumbĩ ũgacoka ũkaigĩrĩra thamaki yaku. Ũgakĩmĩruga ũgakĩmĩruga ũgakĩmĩruga, ũgacoka ũgagĩkĩra tũmaĩ ũkareke ĩtherũke ĩtherũke ĩthondeke gathubu ta gaka.

Irio icio ciĩtagwo mĩnyongoro, kana na kĩmonimoni ciĩtagwo Superget. Mĩnyongoro ĩno rĩ kũmĩrĩa rĩ, ngũmĩkĩra, ngũkĩra ndĩmĩkĩre thani-inĩ njoke njoe hũma. Ndaciĩkĩra rĩ, hũma yakwa nguoya, thece, ndĩmĩthiũrũrũkie wega, ngataha, ngaitwara kanua ngarĩa, ndameria ngoya hũma yakwa o rĩngĩ ngaikia ngathiũrũrũkia, ngarĩa ngameria, ĩni ũguo.

Ngari ici nĩ ikoragwo ciĩ njega ona rĩngĩ nĩ njũru. gĩtũmi niĩ gĩa gũcienda rĩ, nĩ atĩ ngari ici nĩ ikoragwo ci njega tondũ nĩ irĩ ihenya, kũrĩa ũrathiĩ ũgũkinya mathaa marĩa ũbatiĩ gũkinya. No rĩu rĩ, gĩtũmi gĩa gũcimena rĩ, nĩ atĩ nĩ irĩ goro mũno, ngari ici nĩ irĩ goro mũno mũno mũno. No ũkore ũrathiĩ handũ ti haraihu no mbeca iria iragĩtia nĩ nyingĩ mũno mũno. No ingĩkiuga korwo ũrenda gũthi gũkinya handũ ihenya na ũkĩrĩ na mbia rĩ, nĩ ũgũthi nacio no rĩu nĩ ikoragwo ciĩ na goro mũno makĩria.

Irio ici nĩ mũcere, hena waru na hena nyama, na nĩ citukanĩtio. Niĩ nyambaga gũtherũkia nyama kando, nyambe ndacitherũkia rĩ, ciahĩa rĩ, ndĩciige hau. Ngacoka ngooya thaburia yakwa, itũngũrũ na nyanya, ngakĩigĩrĩra. Wona ciahia rĩ, ngũĩkĩra nyanya ciakwa. Wona ciahĩa rĩ, njĩkĩre waru. Waru ngagĩciruga ngakĩciruga ngagĩciruga, wona ciakĩhĩa rĩ, njitĩrĩre nyama yakwa kũu thĩiniĩ. Nyama yahĩa rĩ, nyama yakĩhĩa rĩ, ngĩĩkĩra mũcere wakwa. Mũcere wakarangĩka hanini rĩ, ndĩ ũthambĩtie na ngawĩkĩra rĩ, ngĩĩkĩre maaĩ na ngĩĩkĩre cumbĩ, ngĩkunĩke irio ciakwa njeterere ihĩe.

Nduka ĩnorĩ ĩgwĩtwo Kilimall, nĩe nĩ ndĩmĩendete mũno, nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte, ũndũ wa mbere ũrĩa tarĩrĩ, atĩ nĩ kũhota, nĩhotaga kuhonokeria mũndũ mathaa, kuma kuma nduka ĩmwe, gũthiĩ nduka ĩrĩa ĩngĩ, atĩ wathiĩ gwetha indo, no nduka ĩnorĩ ĩkoragagwo na indo cioothe ũrabatara, na indo icio nĩ cikoragwo na raithi, atĩ o mũndũ wothe noahote kwĩgurĩra kĩndũ kwo.

Haha ndĩrona anene a gĩkundi gĩa makanitha mothe makenya. Aya-rĩ, marũmagĩrĩra makanitha mothe ma kenya, na wĩra wao thirikari-inĩ kana bũrũri-inĩ rĩ nĩkũmenyerera thayũ gatagatĩ-inĩ ka atongoria na akenya othe. Nakũririkania andũ ũhoro wa Kristũ na wendo na thayũ thiĩniĩ wa bũrũri.

Haha nĩ ndĩrona nyũmba nene ya Senate, harĩa ma senator othe a kauntĩ, a kauntĩ ciothe cia bũrũri wa Kenya makĩcemanagia. Wa mbere rĩ, senate ĩno wĩra wao nĩ kũrũgamĩrĩra kauntĩ ciothe cia Kenya. Arabu rĩ, haha senate ĩno rĩ, nĩho ma senator mothe magĩcemanagia hĩndĩ ĩrĩa kũrenda kũhĩtũkio birũ iria ciumĩte kuma kwĩ mũtongoria wa bũrũri. Nĩho ma senator magĩikaraga thĩ makamenya kana nĩ ĩkũhetũkio kana nĩ ĩkũgũithio. Oho, oho noho kwenda kũhagũrwo mũmbunge, nĩho ma senator magĩcemanagia kũmenya kana mũbunge ũyũ nĩ ekũhagũrwo kana ndekũhagũrwo ta arĩa makĩrĩ matwarwo kũu, a Kawĩra Mwangaza, Ferdinard Waititũ, ĩĩ magĩtwaragwo senate nĩgetha kũmenywo kana nĩ marainũka kana nĩ makũenderea gũtungatĩra bũrũri.